Nĩũkũbatarania ũkorwo ũthiĩte thukuru, ũgathomera nĩgetha ũkamenya hĩndĩ ĩrĩa thitima ĩtangĩkũgũtha, na ũkorwo wĩna indo iria ibataranagia, ta nguo cia gwĩkĩra na iratũ cia kũhaimba igũrũ, na ũkorwo ũkĩmenya atĩ, harĩa wagĩrĩirwo nĩgũkorwo ũkĩnyitithania waya nĩtondũ wahota kũnyitithania ũru ĩkũgũthe. Na ũkorwo wĩna ũmenyo mũingĩ, ũrĩa ũtangĩgũtwarĩrĩa ũgwatini, tondũ ũngĩthaka na thitima, ona maumĩrĩra mayo, no ĩkũrage na ũtuĩke wa kũra.

Nĩ kũrehe rũrĩrĩ rwa Njaruũ hamwe, nĩ tondũ rĩrĩa mekũruta wĩra na moko mao na magakorwo me hamwe. Ta ũhoro wa kũũmba nyũngũ na ũhoro wa gũtuma ciondo. Nĩ wonaga andũ acio makoragwo maikarĩte me hamwe, makaaragia oro ũario ũmwe, nĩ kũmanyitithania, atĩ matũre me kĩndũ kĩmwe na magaciraga ndeto ciao na matingĩ ciumia nanja, rĩrĩa megũĩka maũndũ maya mao. Na gũkũrania nĩ tondũ rĩrĩa megwaka nyũngũ, kana momba nyũngũ na matuma ciondo, marĩaingĩ megũtuma ciondo nyingĩ na makorwo magĩthondeka mawĩra me kũruta me hamwe na matuĩka a gũteithĩka marĩ aingĩ.

Nĩ ngenete mũno nĩ tondũ nĩ mũtũnyitĩte ũgeni thĩiniĩ wa mũkawa ũyũ wanyu, na mũgatwĩra atĩ nĩ mũgũtwĩkĩrwa maũndũ ma bata na nĩ mũgũtũhe ũteithio mwega makĩria na nĩ turakenerera ũndũ ũyũ, o na gũkorwo twĩ hamwe na inyuĩ, na nĩgetha tũteithanie. Nĩ ngwenda kũoya mweke ũyũ ndĩmwĩre nĩ ngũmũcokeria ngatho kuma ngoro yakwa gĩtina na ndĩmwĩre atĩ, nĩ tũkenereire mũno ũtungata ũyũ wanyu na nĩ tũgũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ tondũ wa gũtuonithania na inyuĩ na twĩtĩkĩtie atĩ nĩ tũgũtwara wega tũrĩ na ngoro ĩmwe, na tũgĩteithanagia mũndũ na ũrĩa ũngĩ.

Iria rĩa Nzoia nĩ rĩo rĩkoragwo rĩiraihu mũno, o na nginya bũrũri-inĩ wothe wa Kenya. Na nĩ rĩgucagĩrĩria agendi gũthiĩ kũu na nĩgetha kũrĩĩrorera. Na, nĩ iraihu na hĩndĩ ya, hĩndĩ ĩrĩa kuurĩte nĩ rĩkoragwo rĩrĩ na ũgwati mũno, na nĩ ũndũ ũcio, nĩ ũru gũkuhĩrĩria iria rĩu rĩrĩa kwĩna mbura nene tondũ no wone mathĩna maingĩ rĩrĩa ũrĩkuhĩrĩrie tondũ nĩ iriku, na nĩ iraihu, na hĩndĩ ya mbura ti wega gũkuhĩrĩria iria rĩu.

Tũtege tũtũ nĩ tũrĩ mathĩna matuo tondũ, rĩrĩa kangĩtũmwo mũgũnda gakarore, no kagĩe na mathĩna nĩ tondũ mũndũ no we ũkaroraga na ũhotaga gũkahũthĩra, na mũtambo wa kompiuta. Na rĩu no gathiĩ na rĩngĩ karege gũcoka, na karege gũcokia riboti ũrĩa kwagĩrĩire. Kana rĩngĩ ũgatũme harĩa ũrenda kũhũra mũgũnda waku mbica, na rĩngĩ karege gũthiĩ mũgũnda wothe gathiĩ o hanini, gagĩcoka ũgĩũka kũrora ũgakora ti kuo gathire kũhũra kũrĩa ũkwendaga.

He tũtege tũhũthĩkaga kũhũra mbica narua ,na no tũkũrehe mbica naihenya gũkĩra ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩoya mahinda maingĩ ũthiĩ kuoya kamera kũhũra nayo, gatege kau getagwo drone nĩgathiaga gakahũra mbica, na gakahonikia mahinda, na gakarehe mbica ona ya kũma na igũrũ, kũringana na ũria ũgũkeera gathiĩ kahũre mbica, nĩgegũthiĩ na kahũre mbica ya naigũrũ na karehe mbica ĩo ĩ njega, mbica ĩkuoneka na kahũthire mahinda manini na gakorwo gagĩcokia riboti naihenya.

Ũngĩte gĩbandĩ, nĩ wagĩrĩirwo gũthiĩ ũhũre riboti borithi, na nĩgetha makũhe karatathi gakuonania atĩ nĩ ũrĩ gĩbandĩ no nĩ kũra kĩũrĩte, na ũcoke ũthiĩ kũrĩa kuoyagĩrwo ibandĩ, nĩgetha ũcoke wandĩkithie atĩ gĩbandĩ nĩ ũrarĩ nakĩo, no n ĩkĩrarĩkirie kũra, na nĩgetha moe mũtaratara ũrĩa moyaga rĩngĩ, na nĩgetha ũtuĩke wakũgĩa na gĩbandĩ kĩngĩ. No ndwagĩrĩirwo nĩ gũikara ũguo nĩ tondũ ũngĩikara ũguo, no ũnyitwo kana wone thĩna, kana rĩngĩ ona ũbatare kũhũthĩra gĩandĩ kĩu na wage gũteithĩka tondũ gibandĩ nĩkĩo kĩonanagia atĩ, wĩ mũKenya.

He hĩndĩ ndaigĩte thamaki, na karia gaka nĩ gathũmbũrire mũno tondũ gathiaga, gakũraga na ihenya mũno, no kambagĩrĩria ge kanini, na nĩ gatũmire nginya mene ũhoro wa kũrĩithia thamaki, hĩndĩ ndarĩithĩtie thamaki nyingĩ mũno, na rĩu ũkona atĩ nĩ karagiria ũrĩmi wa thamaki ũthiĩ wega, tondũ waikĩria thamaki irio, citirahotaga kũrĩa ĩ tondũ wa ũrĩa, karia gaka kagomanite harĩa ndakĩte irima rĩa kũiga thamaki.

Ndĩrona ũyũ nĩ mũrĩmi wĩ na makorobia na nĩ athiĩte hathara mũno tondũ makorobia mamwe nĩ mathũku, nĩ ta mũrimũ manyitĩte. Na rĩrĩa nguona ũndũ ũyũ nĩ njigũaga nderirĩria kũrĩa makorobia nĩ tondũ niĩ nĩ ndĩmendete rĩrĩa ngũrĩa na mũgate, kana ngarĩa namo na ngĩhũthĩra irio. Na ningĩ nĩ njũĩ makorobia atĩ no makũhe mbeca njega rĩrĩa nguona makorobia, hakiri ciakwa injĩraga ũhoro wa kũmarĩa na ũhoro wa gũthondeka mbeca nĩ tondũ ingĩmendia nĩ nyonaga mbeca njega.

Ũndũ ũyũ wa kũhuthĩra gũitĩrĩria maaĩ na njĩra ĩno, nĩ ũndũ mwega mũno, nĩ tondũ gũthiaga wĩkĩrĩire mũmera, oharia ũkwenda maaĩ magĩe, na gũtikoragwo kwĩna ũhoro wa wĩitangĩkũ wa maaĩ , nĩ tondũ ũrahe mũmera oharĩa hagĩrĩire, na ũndũ ũyũ ũgagĩkorwo ũrĩ mwega nginya hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa, nĩ ũkũrĩma gĩcigo kĩnene na ũhote kũhũnia mĩmera yaku maaĩ, ũndũ ũgĩ nĩ ũhũthagia handũ ha gũitagĩrĩria maaĩ na moko ,waiga hau igũrũ maaĩ magwĩtwara wega na rĩũ we no kuogerera ũgũkĩongerera maaĩ thĩiniĩ wa gĩbũyũ nĩgetha gĩgatwara mũgũnda, ũndũ ũyũ nĩ ũrekĩrĩrwo mũno gicigo-inĩ gitũ na makĩria ona makahũthĩra tũnyamu tũrĩa tũmirinjaga maaĩ , ona ĩno ya mĩberethi no ĩrahũthĩka na njĩra njega.

Matumbĩ ta rĩu niĩ ndĩaga merĩ o rũci-inĩ, na ngaigua ndĩna hinya wa gũtinda o mũthenya na ngakorwo ngĩmenya atĩ, rĩrĩa ndarĩa matumbĩ merĩ nĩ ngũhota gũtinda wega, na hote kũruta wĩra o mũthenya. Rĩrĩa nguona matumbĩ, nĩ nyonaga ta hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mohiki, nĩ mahũthĩkaga ũhoro-inĩ wa kũruga keki. Na ũndũ ũcio ungĩ, rĩrĩa mũndũ egũthiĩ mĩkawa ĩno mĩnene, nĩ marugagwo na njĩra ya mwanya, na gwĩkĩra matumbĩ na nyama cikaruganio hamwe ciothe. Igacoka igaitĩrĩrwo mbakũri-inĩ, na irio icio wa cirora ciĩ kũnene ũkona nĩ ĩrio thaka na irio ũkũhota kũrĩa.

Ũyũ nĩ mũndũ ũhetwo certificate ya kuonania atĩ, nĩ ahotanĩte, na wĩigithia wa mwaka wa ngiri igĩrĩ na inya, na rĩrĩa nguona ũũ, nĩ nguona atĩ nĩ mũndũ ũtũgĩtwo na agakĩheo kĩheo, agakĩnyita na kahũrwo mbica akĩonanagia atĩ ũrĩa iratathi rĩrĩ rĩandĩkĩtwo nĩ rĩa kũmũtuga eta mũndũ ũrĩa ũrekĩte wega.

Rĩrĩa nguona ũndũ ta ũyũ, nĩ nĩndĩrona haha nĩ bengi na ũyũ ningĩ nĩ mũrũti ũmwe wa mbengi mũnene wa bengi ũramarĩria ,ukona haha hena andũ na andũ aya rĩngĩ nĩgũthomithio marathomithio ũhoro wa bengi ĩno ũngĩigithia nao, faida ĩrĩa ũkuona, na ũngĩigithia nayo no kũgathĩrĩria maragathĩrĩria bengi yao na marera andũ atĩ magĩiga na bengi yao nĩ magũteithĩka ũguo nĩ ũrona ũyũ nĩ mwene nĩ ũmwe wa arũti a wĩra a bengi ĩno, agĩtarĩria andũ na akĩgeria kũgucĩrĩria ngoro ciao, cituĩke cia kũigithia na mbengi ĩno, tondũ ũngĩrora nĩ ũkwona atĩ ũũ nĩ kwarĩria araria, nao aya angĩ nĩ kũmũthikĩrĩria mamũthikĩrĩrie.

Wĩragwo rĩrĩa waingĩra thĩiniĩ wa bara ũkorwo ũkĩmenya we no we wĩna mũtwe mwega, andũ acio angĩ othe matirĩ na mũtwe mwega nĩ agũrũki, nĩ ũndũ ũguo no ũgirĩrĩrie ũgwati wothe ũngĩwona nĩ tondũ we no we ũkoragwo wĩ na meciria mega. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ wĩragwo ndwagĩrĩirwo nĩgũtwarithia ngari rĩrĩa wĩ mũriu. Na kũrora, kũrora imenyithia irĩa ikoragwo cimenyithĩtio, bara kana nĩ ng'onyoku, bara kana he na handũ ciana irakĩra, bara kana he na handũ he na thibitarĩ, ũgathiĩ ũkĩroraga na nĩgetha ũtuĩke wa kũhingia watho kũringana na ũrĩa mawatho macio mekĩrĩtwo nĩ bũrũri wa Kenya.

Rĩrĩa twathuraga thirikari ĩno, tweciragia atĩ nĩ twauma ũkombo-inĩ, no rĩrĩa twamĩthurire na ĩkĩingĩra itĩ-inĩ nĩyariganĩirwo nĩ Akenya, nĩ tondũ tweciragia atĩ nĩmekũririkana nginya athĩni arĩa matarĩ matarĩ na mũgambo. No rĩrĩa maingĩrire thirikari-inĩ makĩrigwo na nĩkĩo rĩu nĩũkuona atĩ hĩndĩ ĩrĩa anake anini na airitu anini marona nĩ tũrahinyĩrĩrio ithuĩ ta aciari na nĩ ithuĩ twathuranire, nikĩo ũrona makiumĩra bara makĩenda kuonithania ũrĩa ngoro ciao irakarĩte. Magagĩka maũndũ me magigi, na gũgagĩkorwo kwĩna mĩgomo na warora akorwo nĩ ta president wa Kenya ararũgama kũhenia andũ mũthenya barigici, akamahenia ũhoro atĩ kwĩ na ũhoro ũcio wa SHA na gũtirĩ maũndũ ta macio marathiĩ na mbere, akamahenia atĩ nĩegũaka bara, na gũtirĩ ũndũ ta ũcio. Nĩ gũkoretwo kwĩ na maheni maingĩ na nĩkĩo ũrona gũkĩgĩa na mĩgomo mĩingĩ bũrũri-inĩ ũyũ witũ.

No gũcagũrirwo andũ arĩa mena wĩigirĩrĩki, andũ matarĩ, matekwenda mbeca mũno, na andũ mategũthiĩ mwena ũrĩkũ kana ũrĩkũ, na nĩgetha rĩrĩa megũtua matua, matue cira na kĩhoto na nĩgetha gũtikagĩe na mbara. Na ni ingĩhoya atĩ, gĩthurano rĩrĩa gĩgũĩkwo, o na okorwo no thirikari ĩkĩagĩrĩrwo nĩ kũcaria andũ acio, mathũrimwo na mathũrimwo ũndũ mena mĩtwe mĩega. Andũ mangĩtua matua mega, gũkĩra rĩrĩa tũngĩthiĩ gũthũkia bũrũri witũ na gũcagũra andũ matarĩ na tha na bũrũri witũ, nĩ tondu aya a gũka na nĩgetha matue gĩthurano, nũ wa hotana na nũ ũtana hota, acio rĩu nĩo twĩhokeire na nĩgetha matũtuithanĩrie cira.

Nĩ ndĩrona ũyũ tarĩ mũndũ ũthiĩte kwandĩkithia agathurana. Na ndĩrona ĩno nĩ mbica ĩrĩa mũndũ oyagwo rĩrĩa ũgũthiĩ kwĩandĩkithia atĩ nĩ ũgaikia kura. Na ndĩrona ũyũ nĩ arĩa makoragwo makĩruta wĩra wa kũandĩkithia andũ na nĩ mbica aramũhũra nĩgetha ĩikare thĩiniĩ wa kompyuta ĩno, na nĩgetha rĩrĩa agathiĩ gũthurana, ĩkaruta o mbica ĩno yake. Nĩkĩo ũrona oete naigũrũ amũhũre mbica na nĩgetha amũnyite wega ũthiũ wake ũrĩa ũhana. Nĩgetha rĩrĩa agathiĩ gũthurana, mbica ĩyo no yo ĩkoima. O na angĩkorwo e mũkũrũ, maitho make na ũthiu wake na matũ make nĩ cikoima ũrĩa ataringi e mũnini.

Nĩ ndĩrona ũndũ ũyũ wĩna bata, kuma hĩndi ĩrĩa twana twambĩrĩirie kũhũthĩra laptop, tondũ rĩu twana tũrathoma gĩthomo kĩega. Twana rĩu nĩ tũramenya, ati o na ge kanini, ũkamenya mwana ũyũ agatuĩka kĩ. Gũkĩra gũtũra ũmakuithĩtie maũndũ maritũ, magathoma maũndũ maingĩ marĩa o na matakamateithia thutha-inĩ. Na mwana ũyũ rĩrĩa ekũhutia nyamũ ĩno, ithuĩ tũramĩhutagia rĩrĩa tũrarĩ anini, tũrarĩ anene. No rĩu ciana ciambĩrĩirie kũhutahutia nĩ igũkorwo ciĩna ũgĩ mũingĩ mũno o na citeithie bũrũri. O ta ũrĩa mwana a ciaragwo atahingũrĩtie maitho, rĩu twa thikũ ici, tũciaragwo tũhingũrĩtie maitho. Ũguo, thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa nĩ ndĩrona ũndũ ũyũ nĩ mwega na nĩ wa bata.

Reke njũge bũrũri ũyũ witũ uh andũ nĩ makoragwo na meciria mega, no ũndũ ũrĩa gwĩkĩte, gũtire mũbango ũkoragwo ũbangĩtwo, meciragia gũcenjia kĩũndũ, no matericiria maumĩrĩra makĩo , to tarĩu no ũrore ũhoro wa gĩthomo gĩkĩ kĩa CBC ũrĩa gĩathire gĩgĩcenjio no matieciragia atĩ ciana nĩ igabatara irathi, ũkona mareka maũndũ no matiraba gwĩciria ũndũ twawoyarĩ hena ũndũ ũgũthũka? hena ũndũ ũngĩkĩka? tũ twagĩrĩrwo nĩ gwĩka, ũkona maroya ũndũ , nĩ mwega no ũndũ ũcio rĩ ndũ ndũrĩ na mũbango mwega rĩũ no mangĩkorwo mena kamũbango kega, gũkĩra guthũkĩra kĩũndũ oũgũo no ũkorwo ũgĩteithia bũrũri ũyũ witũ.

Ndĩrona ĩno nĩ ta supermarket i ĩigĩtwo nĩ tondũ nĩ ũrona soda, na ũkona matunda, na ũkona mboga, ũkona ngongeti, ũkona ũrĩa ĩ pack ĩtwo na maaĩ. Na ũkona tondũ haha thĩinĩ wa wa wa haha haigĩrĩirwo, hatirĩ na na maguta, ũguo nĩ supermarket nene. Nĩ tondũ nĩ ũrona ũyũ nĩ mũndũ woyete gakari karĩa koyaga indo supamaketi na nĩegũkĩoyete cukari, nĩekũoyete maguta na cumbĩ na rĩu oka kũoya indo ingĩ iria angĩkorwo akĩenda haha thĩinĩ wa haha haigĩrĩirwo. Ũkona ĩno nĩ supermarket i na mũndũ ũrenda kũgũra indo na nĩgetha ithi ikamũteithie.

Marũa ma kĩhiko ũthiaga Sheria House kũrĩa Nairobi, na ũgathiĩ mũkaandĩkithia, mũgathiĩ mũrĩ inyuĩ erĩ, ũrĩa mũrahikania nake na mũgakua arũgamĩrĩri wa mũthuri na wa mũtumia, mũgacoka mũgakua mũtungatĩri. Mwathiĩ mwandĩkithia kĩhiko kĩanyu, nĩ mũheagwo marũa makuuga atĩ nĩ mwahikania. Ha ũhoro wa gĩkuo, mũthiaga na kibandĩ, ũgathiĩ ũkaiga mũndũ ũcio nĩ aimĩte gũkũ thĩ ĩno, na ũkaheo marũa makũonania atĩ no mũcakae kana no mũthiĩ mũgĩre death certificate. ĩyo ĩtagwo marũa magwĩtĩkĩria gũthika mũndũ.

Cionanagia atĩ mũirĩtu ũcio nĩ agũrĩtwo kaimana , nĩ tondũ nyama icio nĩ ikoragwo ciitĩtwo thakame, arabu igacoka ikahĩhio wega, na mũiritu akarengerwo kĩande, na kũrengerwo kĩande nĩ kuonania atĩ, mũirĩtu ũcio ndagĩgũrwo nĩ mũndũ ũngĩ, nĩ mũndũrume ũngĩ. No mũndũrũme no ahikie mũtumia ũngĩ. Ni ũndũ ũcio rĩrĩa ũgũcinĩrwo nyama, hindĩ ya kĩhiko gĩaku na ũtinĩrio kĩande, kuonanagia atĩ, wĩ mũthuri wa, wĩ mũtumia wa mũthuri ũcio na ndũngĩgũrwo nĩ mũndũrũme ũngĩ, ona ũngiuma kũu, ndũrĩ mũndũrũme ũngĩ ũngĩkũgũra.